Pa kamanut poishoni en kiakik amun yan kakisakan marurek anan ko mopek ak yetya kepal keringet ne loo ak ketuch ak selele ak yetya kerang'chi amitwogik chotok che kakisakan ko yae korurya. Ko ye kakorurya ko tareti koek anan korektechi kiakik ak kokachi, missing' ko kiakik chon kikee anan cha konu cheko , ko tareti ko kon cheko che chang' ak kor ko ka piyang'sa komye.

En yuu okere bik oeng netai kokotonon ak kanam kesuek chebo marurek ko age kokoribis kobole keringet ak panket moche komin maruriat, ko en komosi okere ole miten ndoit nemiten kotoldoloik chebo kiyakik chekokinde indoit sikobit yon kakemin kesuek chutet bo marurek kiii kibisobisen barak sikobit kotoldolit anan korut kochoki marurek chutet. Marurek chutet ko kororon obokomonut missing en kiyakik, yon kokoyechekitut konyo ketile ak kesuoche sikopit ketilatil ak Mashinit sikobit kokoi tugaa ak kemikisen ak malaset anan ketup en ngueny AK selele sikobit koruruio komie siyon kokikoi tuka anan kiyakik tukul komuche kwam ak kobiyoso ak kokonu cheko chechang anan akokon tukuk chechang chetor kotoretin bik.